Irio iria njega na ngũkũ cia nyama, woe mbembe ũtware gĩthĩi. watwara gĩthĩi, ũthĩĩrwo njenga, njenga icio ũke ũtukanie na starter. Ciakũra kũra ũcihengera irio ciĩtagwo mburũira. Icio nĩ igũteithia ngũkũ ciaku.

Ũbatie kũoya kĩhato ũhate akorwo nĩ gĩa kũhatwo na akorwo nĩ kĩa ihiga woe mai ũthambie ũcoke warĩkia gũĩka ũguo, ũcarie mura ũyũ wa mbaũ wĩiteite kũu, ũcoke ũũharaganie wega.

Wambere, ngũkũ ĩyo no ĩkorwo ndĩrĩ na calcium kana ĩkorwo ndĩrĩ nogima mwega wa mwĩrĩ, wakerĩ ngũkũ ĩyo ĩkorwo ndĩnahũna wega ũrĩa kwagĩrĩire. Ũndũ ũcio ũngĩ, ngũkũ ĩyo no ĩkorwo ĩna mũkong'i mũgĩ.

Wambere ũbatĩe gwakĩra ngũkũ ciaku kĩũmba ũcĩmenyerere wega, kaingĩ na kaingĩ ũgetaga ndagĩtarĩ nĩ tondũ wa ũgima wacio wa mwĩrĩ, na ndagĩtarĩ o ro ũcio nĩ arĩgũtaragĩria ũrĩa ngũkũ ĩyo ĩbatie kũria, na ũrĩa ibatie gũkorwo ĩkĩrigĩtwo rĩngĩ nĩ ĩrenda njanjo na nĩgetha gũkũ ĩyo ĩkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ kana matumbĩ.

Wagĩrĩirwo nĩ gwaka, nĩ watũre mbaũ kana magoko, wĩkĩre nagũkũ thutha, ũcoke gũkũ gũkũ mbere gũkũ thĩ wĩkĩre bado magoko kana mbaũ icio ciaku, ũcoke gũkũ igũrũ no wĩkĩre waya nĩũndũ wa rĩera rĩega kũingĩra, rĩkahota kũingĩra, no gakoragwo ũkĩhata kaingĩ na kaingĩ, na ũtumanie mĩanya biũ ũndũ kĩihũ gĩtangĩingĩra.

Ũbatiĩ kuoya gakotoni kega, ũbange matunda maku hau. Akorwo ti ũguo ũcarie ga crate, ũcoke ware kotoni ware matunda maku hau wega, ũcoke ũmaige handũ hatarĩ na ũrugarĩ na hatarĩ na maaĩ, nĩgetha matunda maku matigatuĩke ma gũthũka.

Wambere ĩngĩ mwĩra atĩ athiĩ thibitarĩ ĩrĩa ĩrĩ ĩhakũhĩ nake onane na ndagĩtarĩ kana mũndũ wa kũmũtara ũhoro wa mĩrĩre na ũrĩa agũikara ategũiciria mũno nĩwe kanjũra na akorwo akĩria mĩrĩre mĩega nĩ ũndũ wa ũgĩma wake wa mwĩrĩ.

Wa mbere, nĩ kũrora ũrĩa ngũkũ igana na ũrĩa kĩrũgamo kĩayo kĩigana na breed ũrĩa ĩigana rĩngĩ njamba kana mwera ũrĩa cigana, wona ũrĩa cigana nĩ ũkũhota kũmenya ũrĩa ngũkũ ĩyo ĩgũkorwo ĩigana, na rĩngĩ ũkamĩrora onakorwo nĩ magũrũ ũkarora ũrĩa ĩigana na hĩndĩ ĩyo nĩ ũkũmenya ũrĩa ngũkũ ĩyo ĩkũhota gũthiĩ na mbere.

Moimĩrĩra makoretwo marĩ mega tondũ hĩndĩ wahengera mũndũ mbeca icio athiĩ onjorithia, nĩ harĩ igoti rĩrĩa egũtinio na rĩngĩ harĩ mbeca, o mbeca harĩ kĩrĩa cigũciara nĩgetha cigacoka na mbeca icio nĩitũmĩte igoti rĩkũre naihenya mũno na ũtonga wa bũrũri ũkorwo wĩ igũrũ mũno.

Wa mbere, rĩrĩa ngũkũ icio cigũkorwo cihatĩkanĩte ũguo nyingĩ wacio nĩcikuaga, na rĩngĩ ũkaremwo nĩgũkorwo ũgĩtheria kĩaga kĩu wega nĩ tondũ wa ũrĩa ngũkũ icio ciĩ nyingĩ. No rĩrĩa waka kiugo kĩnene, ngũkũ icio nĩigũkorwo citigithũkanĩte wega na ikagĩa na rĩera, na nĩ ũgũkorwo ũkĩhota gũtheria kĩaga kĩu wega, na kĩaga kĩu kĩrĩikaraga gĩ gĩtheru, na cirĩikaraga ciĩna space na nĩgetha cikahota gũkũra wega.

Maũndũ marĩa njagĩrĩirwo nĩ kũrora, nĩ kũona kana ndĩna mbaũ kana mĩtĩ cia gwakĩra ngũkũ, na harĩa ngwaka kiugũ kĩu, nakoo nĩ ndĩrenda kũrĩithia ngũkũ ngwaka kiugũ kĩigana atĩa na kĩngĩrĩithĩrio ngũkũ icio, na cikwamba kũrĩa irio cia mbeca ta cigana nginya hĩndĩ ĩyo ndĩraciambĩrĩria, na cirĩkomaga atĩa na cirĩikaraga atĩa.

Wambere, no nginya mũndũ aige kiugũ gĩake gĩ gĩtheru ,na kiugũ kĩariĩ nĩũndũ wa rĩera. Wakerĩ nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩnyitanĩra na ndagĩtarĩ wa mahiũ, nĩgetha amwĩre akoro nĩ ta njanjo iria ngũkũ icio cigũthecwo, nacoke amwĩre ũhoro wa ndawa rĩngĩ gwĩkuna, na ndagĩtarĩ ũcio nĩ ekũmũteithia mũno ũhoro wĩigiĩ ngũkũ icio ciake.